Kengololji ak kitigon lakwet yon wendii asikosoman en sukulit ab baraka Kobo komonut missing niton amun noe lakwet kit nebo koyoe yekakoit sukulit noton bo barakyat ak olekiyoito, boishonik en sukulishek ab barakyat. Noe kipsomaniat ole kichoptoo ak ole kiyoito tukul en sukulishek ab barakyat ak kochopji gee noton yeite kochut sukulishek choton bo barakyat. Bo komonut niton amun yoe kipsomaniat konai tukuk chenyolu konyor en tai ak koyai kolapait tai en somanenyin nebo barak newendii konome inendet.

Ochomegee boishoni missing amun agenge en oret ab muswoknotet neyoe tukuk chachang en kasari ko oraniton nii ko imuch ichenge tukul chechang chebo somanet, mungaret tii, rabishek kii, urerioshek kii, cherset tii ngalek ab rabishek kii ak alak chechang missing. Boishoni ko oret agenge nebo kanaptae tab muswoknotete neboishe moshinishek. Kik nekoto bik ako nganda nan kolel en boishonik chik alak kii koyoe boishonik chechang en saishek chetutukin chekotoyoe chito en kasartab betut anan kosire. Boishoni kowendii kometechin bik boishonik kwak amun yoe kasinywan moshinishek ab muswoknotet nekotoyoe chito, ko noton amunee asikomochome. Amunee age simochome ko amun koyoe bik matkocheng naet en oldage amun tepen moshinishek kityok kii ak kewolji teput agetukul memoche en wui tukul ole miten.